Mũndũ nĩ athogoraga kũringana na mbeca iria enacio, mũkamba gũthogorana mũkaiguithanĩria hau thĩ ũtanahamba ngari, nĩgetha ndagathiĩ gũgũconorithia ngari-inĩ. Etĩkĩre kana arege, hĩndĩ ĩyo nĩ mũkũhota gũtwarana mũtarĩ na inegene.

Nyũmba cia tene irĩa ciakĩtwo nĩ mũthũngũ nĩ igucagĩrĩria agendi makenda o gũthiĩ kwĩyonera nyũmba icio tondũ thikũ ici gwakĩtwo na mĩakĩre ya kĩrĩu. Kũguo ikagucagĩrĩria agendi. Na hihi ikarehe ũtonga wa bũrũri.

Nĩ mũrutwo na aciarĩ ake marũgamĩte akĩheo ũhotani wake na njĩra ya iratathi. Kana akorwo nĩ gũteithĩrĩrio na marĩhi ma thukuru magakĩonanio na karatathi atĩ nĩma nĩ aheo mena aciari ao.

Kĩndũ gĩkĩ no ũkĩrũge na mbembe gĩtũĩke tarĩ gĩtheri kia rũrĩ~inĩ rwakwa.No na ningĩ kĩ wĩra wa mwanya mambũra~inĩ ma irũa, nĩ ihũthĩragwo kũhĩũhĩria ciana cia anake irĩa cia rũa.